Ndingĩriganĩrwo nĩ namba yakwa ya thiri ya App yakwa ya bengi, ũndũ ũrĩa ingĩka nĩ gũthiĩ bengi-inĩ yakwa ĩrĩa ĩheyaga motungata macio, thiĩ kũrĩ ũtungata wa harĩa customer matungatagĩrwo, nĩgetha heyane thĩna wakwa, kuumania nahau mũndũ nĩ aheyagwo iratathi rĩa kũihũria kana bomu ũkaihũria, nĩgetha ũkandĩka ihoya rĩa gũcenjia namba yaku ya thiri, ĩrĩa ũrahũthagĩra nĩgetha ũcoke ũheyo ĩngĩ njerũ.

Nĩ ndĩronire wĩkĩrĩte kĩmenyithia thimũ-inĩ yaku, atĩ wĩna thĩmũ ingĩ njerũ ũrendia, na nonyende gũcenjia ĩrĩa ndĩrahũthĩra, ngũre njegega kũrĩ ĩyo. Nonyende mũmenyithie kana mũndarĩrie wega, kũringana na thimũ icio ndĩronire wĩkĩrĩte kĩmenyithia, na tondũ nowe ũkĩnyendagĩria thimo nĩũkĩũĩ nĩwe, wanyendeirie ya mũico ũrĩa yahanaga-rĩ, ũndarĩrie kũringana na iria wĩnacio, ũtiganu wa ĩyo ndĩnayo, ĩno ndĩnayo na ici wĩnacio, nĩgetha hote kũmenya nĩ ĩrĩkũ ngũgũra, na ũhe thogora, ũnjĩre nĩ ĩrĩkũ ĩna kamera njega, na ũndarĩrie ũnjĩre nĩ ĩrĩkũ ĩna, ĩna storage nene, ĩngĩhota kũiganĩra maũndũ marĩa njĩkaga na thimũ, tondũ onawe nĩ ũĩ wĩra ũrĩa ndutaga, ndutaga na thimũ. Ũguo nĩ bataraga thimũ ĩkũhota kũnjigĩra maũndũ maingĩ metekũra, ona mũigĩre wayo wa mwaki, nĩ ngwenda thimũ ĩkũhota kũiga mwaki kwa ihinda inene, tondũ, ndikwenda thimũ ndĩikaraga ngĩcanjaga, ohĩndĩ ohĩndĩ. Nĩngwenda

Nĩ kũronania kwĩna mathĩna maingĩ, thĩinĩ wa tabarĩra citiganĩte cia thirikari, na makonania mũritĩre wa thirikari ĩno ya wĩra, wa wĩra ũrĩothĩ, kana timũgacĩrĩru ũguo, gĩtũmĩ okorwo nĩta, okorwo nĩtatabarĩra cia mathibitarĩ, kana ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũroneka kũrĩ ona gathĩna. Wagi wa ndawa thibitarĩ-inĩ, mũgomere wa arigitani, mandagĩtarĩ makagoma, mathĩna maingĩ, aruti a wĩra arĩa mateithagĩrĩria thibitarĩ iria nomaragoma, okorwo nĩta tabarĩra cia gĩthomo, arutwo nĩ marateta gũkorwo matirĩ marona mbeca iria imateithagĩrĩria gũkorwo magĩtwarithia motungata ma mathukuru nambere, yaani nĩ kũroneka kũrĩ na mathĩna maingĩ, gũtirĩ na ũgitĩri wa kũigana, andũ nĩmaroragwo, na gũtirĩ ũndũ rĩngĩ thirikari ĩroneka ĩgĩka. Ũguo nĩ ĩronania atĩ, ũthuthuria ũcio nĩ ũronania, kwĩna gathĩna, gekwo, mũrutĩre wa wĩra wa thirikari ndũrĩ ũragacĩrĩra, onakorwo no marakioneka tamarakĩgeria, no kũroneka kurĩ ona thĩna wĩkuo.

Hĩndĩ ĩrĩa thirikari yacerithĩria mbeca cia kauntĩ, nĩ mathĩna maingĩ monekanaga nĩũndũ wa ũndũ ũcio. Wambere, aruti a wĩra nĩmagũcererwo onao nĩ kuona mĩcara yao, na aruti a wĩra macererwo nĩ kuona mĩcara yao, matiĩhota gũthiĩ kũgũra kana gũthiĩ gwĩka maũndũ marĩa mekaga na mbeca, ũguo ona mũndũ mũruti wa wĩra wa kauntĩ harĩa rĩngĩ athiaga nduka, ndekũhota gũthiĩ kũgũra kĩndũ, ũguo ũhoro ũcio ũgatuĩka nĩũrahutia mũno kinya andũ a biacara anini arĩa mekũu. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ, kũrĩ andũ arĩa mathiaga gũtwara mathiaga gũtwarĩra kauntĩ indo taa motungata marĩa mamahega rĩngĩ magũtwara indo cia kũhũthĩra mawabici-inĩ, ciaa gũthondeka rĩngĩ mabarabara, cia mathibitarĩ, matikũhota gũkorwo makĩrĩhwo kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũguo onao mbeca itigũkorwo igĩthiũrũrũka kũrĩ andũ ũrĩa mbeca rĩrĩa kwĩna mbeca ũrĩa ikoragwo igĩthiũrũrũka, ona andũ acio maratuĩka nĩmamatwaragĩra indo, matigũkorwo makĩona mbeca ciao kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, makaremwo nĩ kũrĩha aruti a wĩra, aruti a wĩra acio nao makaremwo nĩ kũ nĩ kuona motungata marĩa monaga na gũkũ kũrĩ andũ a mbiacara-inĩ, ũguo hĩndĩ ĩrĩa mbeca ciarererwo, cihutagia mũndũ wothe.

Nenda ciokinyanĩria nĩ ikoretwo cĩna itemi inene mũno, thĩinĩ wa ũteti wa bũrũri ũyũ, tondũ andũ wa mbere andũ nĩ magĩte na wĩyathi, wa mũndũ kuga woni wake, kana kũ kũ kwanĩrĩra mũrũgamo wake, onao ateti makagĩa na njĩra ya mũndũ ya gũkorwo akĩendia eeh akiendia mawoni make kana ũrĩa angĩkĩra andũ, andũ makahota gũkorwo makĩmenya mũndũ na maũndũ marĩa egũkorwo agĩka, ona mũrutĩre wake wa wĩra, tondũ aingĩ nĩmahotaga gwĩkĩra mawĩra marĩa mararuta, kana kuonania mawĩra marĩa mararuta, nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ona ningĩ andũ nĩ mahotaga hĩndĩ taya ithurano ũguo gũkorwo makĩhota kũrũmĩrĩra eeh maũndũ marĩa mareyumĩria, tondũ nacio nacio honge cia ithurano, onacio nĩikoragwo ciĩ nenda-inĩ na nĩ mahotaga gwĩkĩra maũndũ maya, ũguo andũ nao magakorwo nĩ marahota kũ kũrũmĩrĩra kana gũbuatĩrĩra maũndũ marĩa marahanĩka, na ũhoro ũcio nĩ ũkoretwo ũrĩ na ũteithĩrĩria mũnene, wandũ gũkorwo marĩ na ũhoro, kana marĩ na ũhĩgĩrĩru wa maũndũ marĩa marathiĩ nambere bũrũri-inĩ, ũguo gũtirĩ mũndũ ũ.

Harĩ maũndũ mwanya marĩa matũmaga mũndũ rĩmwe agerere mathĩna hĩndĩ ĩrĩa arahũthĩra intaneti rĩrĩa ee mũciĩ. Ũguo wa mbere hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragerera mathĩna ta macio, nĩ kwamba kwamba kũhithũria thĩna ũcio ũraima kũ. Rĩngĩ thĩna wahota gũkorwo nĩ thimũ. Haya, rĩngĩ thĩna wahota gũkorwo nĩ mĩtambo ya arĩa marakũhe intaneti. Ona wa gatatũ, kwahota gũkorwo hihi, mĩtambo ya intaneti ĩ thĩ. Na wamba wamenya mathĩna macio nĩ ũkũhota kũmenya ũrĩa ũkũrorana na thĩna ũcio, tondũ rĩmwe thimũ ĩngĩkorwo hihi ĩna mathĩna mayo, ũcio no ũcũngĩrĩrie mathĩna ma kwaga intaneti. Rĩngĩ mĩtambo ĩngĩkorwo ĩ thĩ, kana kwĩ na thĩna wa kĩmĩtambo wa arĩa makũheaga intaneti. Wa gatatũ, ona no gũkorwo kũrĩ na thĩna nginya wa thitima. Wona wamba wamenya mathĩna macio, nĩ ũgũteithĩka. Tondũ no gũkĩhũrĩra arĩa makũheaga motungata macio thimũ, nĩgetha mahote gũkũteithĩrĩria ũrĩa ũgwĩka kumania na hau gũthiĩ na mbere.

Maita na maingĩ na maingĩ, kambuni irĩa ciendagia indo kũgerera intaneti, nĩ makoragwo mekĩrĩte namba ciao thimũ-inĩ, harĩa ũthiaga gũtũma ihoya rĩaku rĩa kĩrĩa ũrenda. Ũguo ndingĩcoka oho, njoe namba ĩyo ya thimũ ndĩmahũrĩre, na nduike wa kũmatarĩria ũrĩa kĩrĩa ndĩramũkĩrire ti kĩo ndĩretĩtie, na no nyende ndĩgĩcokie, nĩgetha mandũmĩre kĩrĩa ndĩretĩtie. Na kũngĩkinya no gũkorwo kũrĩ na marĩhi mangĩ me igũrũ wa ũguo kana mangĩ charge, mamwe hathara ĩngĩkorwo ĩrĩ yao ,tondũ nĩo mararehire kĩndũ kĩrĩa itaretĩtie. Ũguo niĩ ndingĩcoka kũrĩha kĩndũ kĩngĩ, thengia wa kĩrĩa ndĩrarĩhĩte rĩrĩa ndĩretagia indo.

He bata mũndũ gũkorwo arĩ na akaũnti ya bengi nĩũndũ wa itũmi ngũrani. Wambere mbeca ciaku nĩũmenyaga harĩa ĩrĩ cirĩ na ũgitĩri wa kũigana na itingĩũra. Wakeri, nĩkũrĩ ona motunga mangĩ ũngĩona nĩũndũ wa gũkorwo tu ũrĩ na akaũnti bengi-inĩ ta kũheywo ngombo. Wagatatũ, nĩũkũhota gũkorwo ũrĩ na ũmenyereri mũnene ũkĩhũthĩra mbeca atĩ, tondũ rĩrĩa mbeca ciĩ bengi ndũngĩcihũthĩra oroũgwo, tondũ nĩũrabatara mahinda kana nĩũrabatara kũhũthĩra mũtaratara ũrĩa wĩigĩtwo nĩgetha ũtuĩke wakwamũkĩra mbeca ciaku. Ũgwo rĩrĩa mbeca ciĩ bengi, rĩrĩa wĩna akaũnti nĩ ũkoragwo wĩna mũnyaka mũnene tondũ ona noũhote rĩngĩ kũrĩhĩra, kũrĩhagĩrwo bengi, bengi-inĩ yaku mbeca ciaku handũ ha gũkorwo wĩna mbeca ciĩ cash kana ciĩ moko-inĩ tondũ mbeca ciĩ moko-inĩ ona kũũra nĩ raithi.

Kũgitĩra mũrimũ gwĩbata mũno, tondũ thogora wa kũĩgita tiguo thogora wa gũthondeka kana wa kũhonia mũrimũ o wothe. We na mũhiano, tamũrimũ wa Polio. Hĩndĩ ĩrĩa mwana aciarwo, nĩ kũrĩ cindano iria athecagwo nĩgetha ahote kũgirĩrĩria mũrimũ ũcio wa Polio. No mwana ũcio angĩaga gũthecwo cindano icio, gũcoke kumĩre kĩhuhũkanio kĩa mũrimũ ũcio, mwana ũcio ndahotaga kwĩgitĩra kana mwana ũcio ndahotaga kwĩgitia kana kwĩyũmĩa ahote kũhũrana na mũrimũ ũcio tondũ timũthece. Na ona hatarĩ na gũthecwo, kana mĩrimũ ĩrĩa ĩthecagwo, nokũrĩ njĩra ingĩ cia kũĩgĩrĩrĩria na mĩrimũ o yothe, ta nĩkũrĩ kũrĩa irio wega, nĩkũrĩ na gũĩkara, kũrĩ mĩrimũ ĩrĩa yũkaga nĩ kwaga ũtheru, ũgabatara kũĩrigĩrĩria na gũkorwo ũkĩiga ũtheru. Kũrĩ mĩrimũ ĩrihagĩrĩrio, ĩrehagwo nĩũndũ wa ũnyui wa njohi, ũnyui wa thigara na ũgatigana na mĩtugo ĩyo ĩtũmaga mũndũ anyitwo nĩ mĩrimũ ĩyo, ta mũrimũ wa TB nĩ ũnyitagwo mũno nĩ andũ arĩa manyuaga njohi, ona makanyua thigara. Ũngĩkorwo ndũranyua indo icio